Kaidim naaji nanu atejo tenadol ena toki ekitae ntokitin naitumia iltung'ana liapa nedug duo apa enkop kitodolu duo Ajo etabaikia enkop naje kaidim naaji nanu atejo Nena tokitin naapuonu edamunot amu tenadol ena toki ketii apa ntokitin napik lelo tung'ana matejo duo kepiki naji katikati ewueji neje ashua kepejk najii matejo apik ewueji nejee neeku oree pee ebaiki enewueji ore pibaiki enkop naje nitodolu Ajo etabaikia ewueji neje Nena tokitin nanu aidim ataa kadamu tenadol ena toki ore sii aitoki tenajo adol ena toki naa kaitadamu ntokitin kumok oleng amu tenajo aing'or ena toki nayieu eji tenewueji naa kaitadamu naaji entoki naijio napa tokitin yaapa ntokitin naijio enkapune napaa tokitin ee ekitambo naa kepuonu iltung'ana liapa nepuonu aing'or nepuonu najii ashipakino egira atoni tiatua enewueji neeku ntokitin naijio Nena nanu aidim atejo kapuonuki ndamunot tenadol enatoki aa njere keyau iltung'ana duo apa metu aing'or ena toki too wuejitin nelakua neeku enatoki naaji nanu aidim atejo kalotu edamunot

Ore naaji nanu enaiko tenalimu ena enduata nadolita ena pisha naa kajo orkitok naaji ele Lena ambuni ee equity najii otaa orkilikuai ogira aitabaya ashu orkilikuai ogira aliki iltung'ana lenyena amu tening'or ena toki naijio entumo etikii neeku enatoki naaji nanu aidim atejo kalimu naagira aendelea tenewueji ore aitoki keng'as oshi akuu tenitii enaa ambuni eee equity naa enitipat niata ena account ee equity amu ekiret too nkulie wuejitin ore amu kepashaa duo onyor kuda kulie pookin kake ore apa naa keji enetipat equity kake etapashe naa taata amu kelo enakata enyamali enye wenataa esidano enye kake kadamu nanu ena enetipat niata ena account ee equity matejo keeta enkolog najoito Entau Kuna ropiani ekinjo oshi ninche orkilikuai lenye nchere ore ena tariki naa kikeni ena mikiasisho neeku ena oshi nanu anymore amu kishoru orkilikuai Eton eng'or enkologi njeere ntai ropiani enono Eton eng'or enkologi

Ore entoki naidim naanu ataa kalimu tenewueji ashu entoki akeyie pookin najo kayiolo eyimu ena pisha nadolita tenewueji ashu entoki naidim ataa kadamu nanu tenadol ena toki naa ore duo tenkutuk oo lashumba naa keji apa starining naa ninye adolita naa nanu esitai tenewueji naa keasi apa ena toki amu enaishoo naa olotorok keasi duo apa ena toki tenkaraki sababuni are uni kake ore enedukuya ee kiasi oshi ena toki amu ore enaishoo olotorok naa ore apa tiapa ekintayu iyiok enaishoo oo lotorok mikinyia ashu nikintumia eyia nejia nemenyorari naa tanakata Tena rishata amu etaoashate mbaa mekure etieu ena apa neeku oree taata pee eyasi enatoki naa kiasitai pee eitayuni olchafu amu kepiki naa enkiti are nairowua nikojini aironirony penyo nepuku naa elo chafu kake kitayu sii naaji elotorok matejo olchafu akeyieyie laijio elotorok naa kepuku ake otelekunye Nena kiyiotin enye na kepuku kitau ena toki neeku ena pegirai Aiko nejia neeku enatoki naaji nanu aidim atejo kadamu tenadol ena toki ashu nagira aendelea tenadol ena

Ore naa naai enaiko nanu enanya ena naa amu ore naa ela ng'anayioi naa kaaidim naai atolimu tookunda kutukie oo lashumpa kake ore naa naai enaiko tenanya ena, ele ng'anayioi naa nchere indim naai ainosa ele ng'anayioi enaa duo yani iyie duo eitegemea oleng' kake ore naai enkoitoi duo naa naifaa piinosie naa intumia naai entoki naijo enkijiko, ninye ake naai iwokunye kunaa, imberr ake duo naai tenkalem amu intuku naa, ang'as naai aituku, inyang'u ore ena nintabau aji nintuku tenkare sidai, nintumia naai enkalem adung', naaidung' naai te kati kati, aindim atudung'o te kati kati aiririki te mbolos, ashu idung' naai aiperr, aiperr ake te kati kati metaa inkiperrat are, ore naai piitumomi aiperra naai itumoki naa naai aitai tenkijiko pole pole igira aiko aja, atumoki ainosa. Kake iyakikisha naa naai amu inya naai ena kito toki pookin naaijo naai kenyori, ninye duo naai intai, kake ore naai pee intai, ena e atwa ake inya, ore enda, enda kae e oriong' ashu ele shoni le oriong nainang'aa . Neeku ore naa naai enkijiko intumia amu ninye naa naai nanya esidai piitumoki aitai kuna tokiting. Neeku ina toki nanu aaidim atejo nija inko teninyia ele ng'anayio

Kaidim naaji nanu enaiko pee alimu ena mbae naa kaidim naaji atolimu too nkoitoi kumok oleng amu tenijo najii aing'or ele tung'ani naa oloitore enkop aa Ruto taa naaji ele president lee Kenya neeku ninye naaji ele naa tenijo najii aing'or enewueji ketii oshi enkolog nashomo enewueji nejii eldoret ore pelo nejig ena ajii oo mashinini naijio nkompitani neeku ninye naaji ninepu kulo asak lee siai osita esiai tenewueji tekuna tokitin oo nkompitani neeku ninye duo aidim ataa ore pelo Ruto adol teine wueji neeku ejio kegira airorie naa enetipat naa oshi ena amu ore pee eyieu nibelekenye esiai eno naa entoki etipat naidim ataa kegira ele kitok as tenewueji njere keng'as aret kulo asak lee siai pee edol njere kivalue ele tung'ani ashu kivalue sirkali enye ena siai nasitai tenewueji neeku ena toki naaji nanu aidim ataa kalimu naa enetipat Tena pisha nadolita

Eji kaidim naaji nanu atejo enetipat ena mbae tenias amu ore naa oshi teneku etaasa ena mbae neeku egira aitodolu mbaa kumok amu enetipat ang'as ena mbae amu ore olchani pookin naa kedou mbenek input enkop neekuk kaidim naaji nanu atejo enetipat pias eji amu ekiret iyie oltung'ani makeon midim aisafisha compound eno amu ore naa peiput Kuna mbenek enewueji naa keyau naa enyamali ashu keyau olchafu oidim naaji akuu kiput enewueji ore enkae ore naaji pee eiput Nena mbenek enewueji na kidim ayau ng'uesi ore peyau ng'uesi nayau enyamali nidim doi ninye ayau olchafu neeku mmee sidai compound ena kata neeku enatipat pias ena pee eng'as aitididan ormanyara lino metaa kisidai naa ore pooki wueji niyieu nesidanu compound ino naa lasima pee ee safisha enaduo ang Ino pee esidanu neeku enetipat pias ena mbae pee epik

Ore naaji nanu eng'eno naidim atejo ashu mbaa niyieu pee eyas ena siai naa kaidim atejo lasima pee eyata Kuna tokitin pookin aa njere ore naaji pee eyieu nias ena toki aa ore naa pijo aing'or ena aitubului ashu Kuna mbenek ore oshi pijo aibug ekidim ataa noshi enetmejoi noshi tokitin naa tenibug eji nikintame ashu ejio entoki nikitonyo neeku ore naaji entoki niyieu pee eyas ena mbae enkare metaa eyata amu ore pee eyata enkare naa entoki edukuya ena ningas aku entoki etipat ena ore sii aitoki naa lasima pee eyata Kuna toi ashua irbaketi kake ore sii naaji eng'eno naaji nijo pee eyas Tena toki majo naaji nanu sukuul oleng kake ore amu ketii sininye sukuul kake kiyieu naaji naa etodua likae tung'ani eyata eng'eno naipirta ena siai ashu etayiolo ake ninye enikunari ena siai ashu etaboitare iltung'ana otasaa ena siai ashu etodua likae tung'ani esita piyiolou naa atasa ena siai new ena toki naaji nanu aidim atejo edim atayiolo ena siai eyimu ntokitin naijio Kuna neeku ena toki naaji nanu aidim atejo

Ore naaji entokitin naidim atolimu nadolita tene adolita nkaitubulu natii enewueji sanisana na kadol duo oshi ena aitubului ebulu tewueji naijio ketii enkare ore naaji pilo ewuejitin naijio eloo wonyionyi kulo naaji otii enkare naa ninche enepunye ena aitubului ebulu oleng njere eitu aikata nanu ainepu ena aitubului ebulu tiae wueji neeku adolita ntokitin adolita ena aitubului naa ore enkaitubului keeta ena Shani naa keeta oshi irkiku naa ore peeta irkiku keeta irkuti kiku otii katikati nitoki aaku keeta mbenek dalashi nalaa nakejo naaji aisirdida eji oleng naa kejo naaji eibung enkop tenijo adol ore aitoki keeta nkuti tapukai nanyorie Neeta nkuti tokitin naijio maua Nanyokie naimir eji nitoki ataa ntokitin nailep nakejo duo aaku kenyori kejo duo ninche naaji ntapuka enye ashu ninche narara pee eisho pidim atayiu enkulie neeku kaidim naaji nanu atejo Nena tokitin adolita tene wueji

Ore naaji mbaa eng'eno ashu mbaa nayieu nanu paidim ataasa ena siai naa ore naa pijo aing'or ele Shani oji ormeguei ashu tenijo aing'or ele Shani naa eyieu mbaa kumok amu keng'as aku eyieu naa naaji entoki naijio eng'eno niunie ele Shani kesipa Ajo ekiun taadoi oshi irkeek pookin kake etae naaji eng'eno naretu ele Shani pee ebulu asioki nebulu netum nidima ataa kebulu amu ketae eloshi laa teniun nebik olchani neeny ebulu kake teniata naaji eng'eno naipirta eunoto orkeek naa naaji kebulu asioki neeku ore entoki edukuya pias ena siai naa lasima piata enkare ekutosha amu mebulu naa olchani metii enkare ore aitoki lasima piata entoki naijio nkuti polea amu ore enkiti polea naaji naa keret ele Shani pee esioki abulu ore aitoki naa lasima pee eyiolou ategelu embekuu oladuo Shani matejo eyieu enkabila pookin orkeek nitumoki naa naaji naa lasima pee eyiolou ategelu embekuu naaji elo Shani Nena tokitin naaji nanu aidim atejo mee naaji sukuul lasima pilo kake teniduaki

Ee ore nai nanu entoki naidim atejo naipirta nai enaiko naa nai enaitobir ena toki naa inchere, ee kaidim nai aitumia aa kaidim nai aitumia inkoitoi kumok akeyie tenaitobir naa ena toki amu tenijo iing'or ena ena toki nai kijo duo kenyaaku minchi ashu nai mai maiyiolo naa ajo kaa kaa peku endaa duo ena kake enijo duo iing'or naa eminchi duo akeyie, naa tenimijo enyikita naa en ketii ake nye nabo te nena ntokitin. Neeku ore nai tenaitobi enaiko tenaitobir ena nchere naa kaidim nai aitokitokie, ore paitokitokie ee amu ijo nai tenaing'or naa elelek duo aitokitokie amu keetai duo oshi endaa naa ore piijo aapik emoti naake eji kebulu ena, ena naaji ormushele enaa empoosho keetai iloshi tung'anak ooji kebulu. Naake keji duo ore tene teneeku itokitokie naa nai ena toki naa kee kikonchi aiko amu keetai oshi inoshi poosho duo amu ijo iing'or inoshi poosho nai inoshi poosho keji inoshi poosho sikitoi duo inoshi poosho naa ore oshi nena naa kesioki aaku naa ore pii isioki aaku naake emelok sii teninya. Neeku ore eninko enintobir ena naa kajo intokitokie naa ake , ore piintokitokie ee ipik akeduo enkare emoti, ore piipik nii nipik enkima nii nincho mitotua neyiara nai akeyie matejo isaai are ashu esaa matejo akeyie isai u matejo akeyie esaa ni nitipika neeku nija inko naa ore peeku ninkarang'.

Ore naa enaidim nanu atejo ashu enaidim atejo eyimu ena siai naa ketii kaidim atejo ketii edialo ang kake tenijo aing'or kulo paek kenyori kulo paek nijo aing'or tenewueji etaa nkuti paek naijio ketanya eku duo nkuti naijio kiruto nelau enkare neye naa kitodolu ena pisha njere tenijo aing'or tene ijio olchani ewoshitoi kulo paek tenewueji aa etubulutua kulo paek nepuonu alawu enkare nepuonu naa ayieu eji ekidimagu naaji neesa Kuna mbaa too mbaa are amu keetae oshi olchani opiki metaara ena nyaru pookin ebulu naa njere keosh duo emukunda enakata ewosh duo enakata Eton eitu Eun olchamba amu ore naa pijo awosho near olchani nkaitubulu pookin neeku ekaidim duo naaji nanu atejo enkare etala tenewueji kaake kelo saa zingine nelotu olameyu nelauni enkare nipik olchamba neeku edol Ajo enyamali sapuk kake tenetii enkare naa kikiti midim naaji elairemok pookin atoor neeku kidim naaji ayau enyamali naijio ena sahi nadolita tenewueji neeku

Kaidim naaji nanu atejo ore naaji entoki naidim atejo tene naa njere tenijo aing'or kulo nganayio ashu tenijo aing'or kulo Nganya otunoki tene naa kaidim naaji nanu ataa kanyor ashu kanyor kulo nyanya amu teningas ninye aing'or kulo nyanya naa keeta afya nitoki sii hybrid enoshi peeku ee hybrid naa lasima pee eyini teidie wueji pee eilepi irnganya lenye ashu pilepie naaji pilepie enda enye pee mitoki ainyiala naa naaji ore entoki nanyorie kulo nyanya kisapukin ore sii pintumia obo naa kidip shughuli endaa eno ashu kidip enyamali eno niata endaa ore aitoki ore kulo nyanya aitoki na irnyanya oyisho oleng naa keisho neeku ena piidol eirishare ninche amu keisho naa ore pee eisho naa kidim eladuo nganayio atur oloduo nyanyai nidim enoshi ng'uesi eyetu near enoshi nguesin enkop nbaiki nenya ena oshi edero nenya akeyie Kuna ng'uesi kutiti kidim ainosa ore sii aitoki kidim Natasha ninyial enaduo are eladuo nyanya niar neeku enetipat naaji tenilepieki eji amu mitoki naaji enchan ainyial neeku enaa pee anymore nau ena abila

Ore naa naaji eninko oltung'ani arashua eniko naaji olairemoni kiti pee eyiolou ena siai naa edim naaji atayiolo ena siai eyimu nkoitoi kumok amu tenijo naa aing'or tenewueji naa kepikitai duo oshi Kuna tokitin pee eirisha kulo nganayio pee medoiko enkop amu kidim ata kedoyio nenya ng'uesi kutiti neyau asara neeku ore naaji esiai ashu enkoki naaji nayieu nisum pee eyiolou ataasa ena siai naa njere lasima naa naaji pee elo sukuul pee etaasa ena siai naaji ene agriculture naa lasima piyimaa ntokitin naijio Kuna kaji eikoni teneuni kaji eikoni tenekesi kaji eikoni Kakwa sheriani ashua Kakwa tokitin eishaa neyai apik shumata ashu aifaa naaji pee eyasi enakata etaa kejoo pee eyisho ore sii aitoki keng'as sii aku teniyieu naaji neese ena mbae naa edim atayiolo enasiai eyimu kulo aturok sapukin otasaa enasiai terishata nadoo nilo niduake aboitare ninche nidim atayiolo ena siai

Ore naa naji nanu ena enduata ai naa kajo naaji ore eniko oltung'ani pee eyiolou ena siai naa njere edim atayiolo too nkoitoi kumok amu ore enkoitoi edukuya naidim naanu atejo naa ore naaji pee ira oltung'ani otaa endutata niyiolowunye ena siai naa meeta naa entoki mikimitiki pee miyiolo ore aitoki edim naaji atayiolo ena siai tee niduake naaji oltung'ani ositaa na edim atayiolo amu metaa entoki mikimitiki eyiolou ore aitoki edim sii naaji atayiolo ena siai ena naaji eteniboitare oltung'ani ototana enkata naadoi esita ena siai niduake niyiolou naa naaji ore sii aitoki naa ekidim naaji oltung'ani otobikoko enasiai aiteng'ena naa eyiolou naa naaji eyimu elo tung'ani nidim atayiolo enikoni tenikesi nidim atayiolo enikoni teniremoki yaani Nena rishata pookin naitasi endaa naiyieuni pee esiet neeku naa naaji ntokitin naa naijio Nena naa edim atayiolo mee lasima naaji pee elo sukuul pidim atayiolo enasiai mee lasima naaji piata eng'eno naaje edim atoduaki oltung'ani niyiolou neeku ena toki naaji nanu aidim atejo

ore naaji entoki nalotu nanu edamunot tenadol ena naaji ena mbae ena unoto ng'ejuk ashu ena kibelekenyata ng'ejuk nadolita tene aa njere aa kaidim naaji nanu ntokitin kumok ayetu damunot amu keng'as aaku kaidim naaji ata kalotoki edamunot entokitin naikunono eji njere eketa oshi taata eunoto nataa kidim naaji ataa oltung'ani Miata olchamba liunie mbuka enono neeku naa amu Miata olchamba naa edim naaji ainyiang'u irkuti tooi edim naaji ataa eyata enkiti compound eno nimisapuk naaji enkiti compound akeyie naishaa enkag eno nidim naaji atudungu enkiti wueji niata enkiti are eno enoshi nioku orkiti taanki ake lioku naa edim ataa eyieu niun enkiti puka enono torbaket nipik embolea ashu orkunia ake niud oladua Kuni njoot pookin naa edim atuno mbuka naa kaitadamu neeku ore puliun mbuka naa edim anoto entoki ninyia nidim anoto entoki niyaa sokoni naa kaitadamu naaji ena toki tenadol naitamu ena toki ore sii enkae kaitamu Enkima sapuk oleng amu ore entoki naitumiai petumi ntokitin naijio Kuna naa eng'eno sapuk akili neeku ena toki naaji aitadamu

Ore naaji nanu entoki naidim ataa kadamu enaa enduata tenidol ena toki naa kaindim ataa kadamu ntokitin kumok amu tengas aing'or Kuna anayio naa kaitadamu enoshi kata etuno mboshok enono nitum enoshi kataa egira atapuki neeku kaidim naaji nanu ataa ena toki aitadamu eguno mboshok enono niteru ayisho niteru anapisho neeku enteru atum osiligi Ajo kidimayu natum enkiti toki te Kuna poshok ore enkae toki naa eunoto oo mboshok nitum eropiani niramatie ormarei lino ntokitin naijio nena ore aitoki naa kaidim atadamu ntokitin kumok tenadol ena amu kaitadamu mbekun omboshok matusuja erishat oshii naishaa neuni mboshok kaitadamu ninye naaji eunoto oo mboshok ntokitin naijio nena eku kaitadamu ena toki ore sii aitoki kaitadamu Ajo keetae nkabilaritin oo mboshok kumok oleng ashu edim naaji atunisho atuno too nkoitoi kumok oleng neeku enatoki naaji nanu aidim ataa kadamu

Ee kaidim nai nanu atejo ore naa entoki nadamu tene wueji ashu entoki nadamu naasitai tene wueji naa ijo ormumai egirai ainosie ee ele arikoni, naa inchere aitadamu duo nanu oshi ina rishata oshi e siasa, amu ore oshi ina rishata e siasa naa ninche oshi kidol intokitin naijo kuna amu adol matejo nai orais eponunui ainosie ormumai mbele olosho pookin, nejokini ilepie bibilia inchere inchi ikununo oo nchi oo nchi oo nchi. Neeku ina oshi entoki nanu naidim atadamu, ee aidim nanu ataa ataa kadamu tenadol ena toki egira aasa tene wuei, aa inchere ee keasi duo oshi ore duo sanisana naa erishata e siasa arashu erishata duo nai nagirai nai aa ainosie ormumai iltung'anak laijo nai ilarikok ashu aa ee matejo duo ake iyiok ilarikok amu sanisana inche adol itaasi inchi. Aa adol sii oshi iltung'anak laijo mm kulo tung'anak looji iljajii duo ees kuna tokitin, ees imbaa naijo kuna te kotini naa nena tokitin duo nanu naa aidim ataa kadamu kadamu intokitin naijo nena amu tenilo kotini naa itum imbaa naijo kuna inosieki irmuma iltung'anak laijo lelo. Neeku imbaa naijo nena nai nanu aitadamu aa inchere enoshi rishata e siasa ninye duo idim ataa kadamu tenadol ena ele tung'ani egira ainosie ormumai.

Ore naaji nanu enaiko tenalimu ena mbae naa njere ekaidim naaji naanu atejo ore oshi Tena rishata ashu Tena kibelekenyata ng'ejuk nayewuo netaa elarikok eitumiai matejo naaji eteshat olarikoni ewueji neje matejo eteshetaka sukuul darasani uni nelotu neeku eboloto neeku ore eboloto enkajit naa Kuna tokitin esirkali neeku eboloto enkajit neeku enetipat duo tenias elarikok entoki naifaa amu ore peas entoki emaana matejo naaji enjetata osukulini enjatata osipitalini empikata oo nkariak wuejitin naa ntokitin nidim atolimu tenidol ena ninche naaji nanu aidim atolimu tenadol ena neeku eboloto naa enesirkali amu ore tenijo aing'or enewueji naa njere enetipat oshi teniasi eji pee eitodolu ewuo oltung'ani abol ena project enye natesheta naa njere ee kitodolu naa enetipat oshi tenepiki ena toki najii naitodolu Ajo oltung'ani Fulani otabolo

Ore entoki naidim ayeu edamunot tenadol naa ena pisha naa enoshi kata egira airiwa eropiani amu tenijo aing'or ena wueji na ropiani egira airiwaki likae tung'ani ashu egira airiwa meshomoito likae aini ashu egira airiwa meshomo enkae akaont neeku enatoki naaji nanu aidim ataa kalotu edamunot naa njere enetipat pias eji amu teniyiolo oltung'ani aisuma niyiolo aterewa naa enetipat ore etii enitii nikilotokie eropiani meteleku tenaa keitu epik number naishaa pee epiek olaini ashu naishaa pee epiek aitoki pee epiek ena duo amba nigira airiwaki oladuo tung'ani amu tenipog naa kepongori eropiani kake enetipat oshi tenisipu amu eyautua safaricom enkinelekenyata ng'ejuk neeku ore pii erewa niking'as ashukoki meseg ajoki eyieu tenaa niyieu neeku enetipat duo oshi tenidol enetipat duo oshi pee eriwa eropiani nisipu Ajo kainyio ore sii enkae toki naa ekiret pee eriwaki oltung'ani etii ewueji netii pee iriwaki eropiani neeku ena toki naaji naanu aidim nataa kelotu edamunot tenadol ena

Ore naa naaji ntokitin naidim atejo kadolita tenewueji ashu ntokitin kadolita tene naa kadolita eibungita ele tung'ani ee esimu naigero Samsung nadolita ejio sii enatoki ee safaricom etii aa njere kegira atii enewueji ijio dum m_shwari egira airony egira aitau eropiani ashu epikitae amu ore naa oshi m_shwari naa are ake egira aitau eropiani egira aomonj esile ashu egira aitobir ena acooun ee m_shwari ashu egira apik eropiani ena m_shwari metotona teine Nena tokitin naaji aidim atejo keas ena toki naaji m_shwari ore sii aitoki adolita si ele tung'ani eibungita enkipande kitodolu Ajo keeta ake entoki naasita emaniki meyiolo id neeku kesipu naa petumoki aitau eropiani enyena kake ore naa amu mitumiai id kake tenijo naa aing'or kajo kegirai aitobir tene amu tenijo naa aing'or keetae entoki naasitae tenewueji neeku enatoki naaji nanu aidim atejo kadolita tenewueji ena pisha naajii neeku Nena tokitin naaji nanu aidim atejo kadolita

Ee ore duo nai nanu enaa nanu naa tenadol tenadol tena tenadol naa nai ena pisha naa inchere kaidim naa nai intokitin kumok ataa kaakui ake arashu akaidim nai ataa kaalotoki indamunot amu ore tenijo iing'or tene wueji naa ena app e safaricom etii ele tung'ani. Ore etii ena app e safaricom naa, ore naa iyata ena app amu lazima naa piiyata bundles piitumoki ataasishore ena ena app amu ore naa pee miyata bundles naa mijing' naa, kake ore naa iyata naa itumoki naa nai ataasishore ena app amu ijo ake siinye inoshi app ake kake ijo duo oshi enoshi kata iyata nai esimu esimu ino kake keasisho naa nai nae kiret naa nai ena amu kekintodol matejo nai irmeseji pookin mee lazima piintoki alo airony matejo inambai nemidamu pee itumoki aitayu enoshi naji mini statetement oshi taata naitodolu inchere italaa ele tung'ani erishata naje, ieterewaka oltung'ani iropiani erishata naje. Naake iteleleku sii ena siai amu ee isioki adol nai iropiani nekiterewakaki, nidol oltung'ani pookin literewaka iropiani. Ore sii dii ai toki naa iindim ataa ore tena app naa ias intokitin kumok amu ore etii nai oltung'ani nai otii inkuapi e boo nae kiindim aterewaki iropiani, niindim siiyie aterewaki ninye intokitin naijo nena amu itum ewoji naijo global naa iindim aterewa. Ore sii duo ena toki iindim ataa iyata entoki naijo ratiba naa iindim ataa itipika enchiling'i nabo olaini lino anaake, neeku kees imbaa e tipat kumok oleng'.

Ore duo naaji amu maajo kaidim ataakataa eng'eno naipirta ena siai kake duo oshi adolita iltung'ana enoshi kata eishori basarinu naa edim atodua entoki naijio ena adh etaasishe ehomo atau eropiani tekuna benkin naa edim naaji anoto entoki naijio ena naa tenitum naaji entoki naijio ena naa kitodolu Ajo echeki ena ashu kitodolu Ajo kichoki eropiani naaje eyimu ena account eyimu matejo naaji equity bank ashu eyimu county ashu baanki akeyie naaji neeku ena toki naaji nanu aidim ataa kalimu eyimu ena pisha nadolita ore sii aitoki ore oshi tenidol esishore Nkera bursarini naidol enoshi kata eitodolu ntokitin naijio Nena nikinchori enkardasi naijio ena naitodolu Ajo kinchoki echeki Niya ashi kichooki naaji enaduo palai nidim awa sukuul neitodolu nchere kinjoo county esiana naaje oo ropiani eyimu benki Fulani nisignechi esiana oo ropiani aikunaki nejia neeku amu maata nanu eng'eno ee ACIA bank neeku duo

Ore naaji nanu maendeleo ashu enkitobirata nadol tenewueji naa njere ekayieu duo oshi nadol enikoni enitobiri Kuna shilingini ore sii aitoki esidai naa Kuna shilingini amu ore eyata meeta esiai nimidim naaji oltung'ani ataasa aa njere edim naaji ataasa esiai eno eyimu nkoitoi kumok ashu edim naaji atasishore atasishore akeyie ashu atabolo biasharani kumok oleng eyimu Kuna shilingini etii enkop nabaa ena eniti Bora akeyie meeta etii enitii naa edim naaji ataasa esiai eno njere amu eyata Kuna shilingini ore sii aitoki enetipat doi oshi Kuna shilingini amu edima ataasie maendeleo naijio naaji edim aisumie Nkera nidim ateshetie nkang'itie nidim ainyiang'u garin oltung'ani onyor nidim aremie ilchambai nidim ainyiang'u elasho nidim ainyiang'u enkishu neeku kedim naaji Kuna shilingini atasaki biashara sapuk oleng ore sii enkae toki ore naa eyimu enkitobirata ekuna shilingini ashu enasiai pookin naa keyieu naa eng'eno sapuk mmee duo pookin tung'ani ake eifaa pee epiki enewueji keyieu eng'eno sapuk neeku enatoki naaji naanu aidim ataa kalimu eyimu ena siai ekuna shilingini

Ore naaji nanu entoki naidim ataa kalotoki ndamunot ashua nalotu naaji ndamunot tenol ena naa nchere, ekitodolu naaji ajo ncheriani kuna matejo natii naaji sirkali ,ashua kuna sirkali kitok ekenya, amu tinijo naa aingor kuna tokiting naa nchere ijo pookitoki akeyie naba naaji ena entoki naasipa naa lasima pee etii ntokiting akeyie naipirta kuna tokiting esirkali aa chere lasima pee eitodolu ajo eneserkali taa ena toki. Lasima pee etii ena logo esirkali, ore paa entoki akeyie pookin naasisho naaji tekuna opisini matejo naimu naaji orkitok lekenya, matejo naaji kuno tokiting akeyie naaji naidim ataa kadamu kuna toking esirkali. Amu ore pee idol esiai esirkali pookin kuna sapukin, na ncheriani naijo kuna naaji eidimi ataa kepiki ,ntokiting naitodolu ajo enesirkali naa enatoki ashua kuna tokiting eisuji, ashua eimu enatoki naa keidim naaji ataa ninche esuji eimu tiatua sirkali. Neeku ina toki naaji nanu aidim atejo kalotoki ndamunot tenadol ena toki.

Ore duo naaji nanu entoki naidim ataa kalotu nanu edamunot tenadol ena toki naa ore esiatin pookin sirkali naa ore pee etii atua sirkali naa etum amu etishiluaki naa apa pooki toki nepiki ena toki najii ecitizen neeku ore teniyieu nias pokitoki niyieu ore eyimu ena toki kejoitoi ninche sirkali metaa teniyieu nitum elomon pookin ashu ntokitin pookin ee sirkali naa ena toki naa lasima piata enatoki ecitizen ore pee eyieu nilak eropiani enasiai pookin esirkali na lasima pee etii enatoki najii ecitizen njere kaitadamu naa ena olong nayewuo president nelotu a introduce ena toki ashu aiteru ena toki neeku kaidim naaji nanu atejo ore entoki nalotu edamunot naa mbaa pookin naitelelia ena toki naaji ecitizen ashu mbaa pookin naata pookin neeku enatoki naidim ataa kalotoki nanu edamunot tenadol ena pisha

Ore duo naaji ena enkipirta ena pisha nadolita tene naa nchere ore naa naaji ena enduata nidolita oltung'ani ena pisha naidim atayiolo Ajo kainyio esiai enaa kasiai eas ena ambuni ashu Kaa siai naaji eidim ena ambuni naa ore naaji tenijo aing'or ena ambuni naa kejo aaku ena ambuni ee ICT aa njere ore kulo tung'ana oitasheki enasiai oo nkompitani ena siai ekeyie nayimu esiai ee ekompita kidim naaji ataa esiai oo nkompitani neeku enaa naaji nanu aidim atejo kadamu tenadol ena pisha aidim sii naaji aitadamu entoki naijio esiatin naitasheki enasiai naaji ICT amu edim naaji oltung'ani ataa eyata kompita eno ashu wifi eno ntokitin naijio Nena naa edim atayiolo amu netelelia ena toki mbaa kumok oleng amu etaa ore etii enitii naa edim ataasa mbaa kumok oleng eyasita embae naba ena eniasita aa yaani eyawua enkinelekenyata ng'ejuk naa kaidim naaji aitadamu mbaa sidain natasaka iyiok mbaa ngejuko neeku mbaa naijio Nena naaji aidim ataa kadamu

Ore naaji naanu enaiko Tena limu ena ashu mbaa naidim atolimu tene adolita ele kitok oitasheki matejo mudavadi tenewueji ejio ninye oishorita ele likae kitok ena toki arashua ninye eishoritae ashu ewoshitoi empisha eibungita ena toki naitodolu etii enkopis enye eitodolu Ajo keeta esiai naishoo ele tung'ani ashu keeta esiai sidai nataasa ele tung'ani neeku kiahoki enkae siai aponiki ashu eishoki naaji certificate eyimu entoki naaje naa enetipat naaji ena toki amu tenidol entoki naijio ena naa kitodolu naibosho neitodolu enkibunga tiatua nkabilaritin pookin oo iltung'ana ashu eitodolu naboisho tiatua iltung'ana eas entoki nabo pookin ashu edim aku keas entoki nabo ashu enkae biashara neeku kitodolu amu keng'as aaku kitodolu naboisho ore enkae toki naaninye elomon pookin Ajo etaasaki ena mbae neeku Nena tokitin naaji nanu aidim atejo kadamu tenadol ena toki naa enetipat sii ena mbae amu ketodolu naboisho neitodolu ornyoraa tiatua iltung'ana pookin ntokitin naijio nena

Ore naaji nanu entoki naidim ataa kalotu edamunot enaa tenadol kulo tung'ana osoto ashu tenadol ena pisha naa kalotoki entoki naijio siasa njere ninye esitai tenewueji naa tenijoo aing'or ena rishata natikii na erishat esiasa ena natikii neeku ore naa amu erishata esiasa matejo duo meeta matejo duake erishat esiasa aidim ataa kadamu nanu tenadol enatoki amu ore duo tenijo duo aing'or ele Osho lang lee Kenya ewueji nenyor iltung'ana siasa naa kaitadamu enapa rishata ee Ruto amu kidim atasoto iltung'ana kumok obaji nidim atasoto egira aishoo irkiliku pookin neeku Nena tokitin naaji nanu aidim ataa kadamu tenadol ena pisha ore aitoki kaidim sii naaji ataa kadamu enarishata emandamano amu ore tenesoto iltung'ana iji nidim ataa ketaa mbaa nagira anyu metolikink entokitin naijio Nena neeku duo kake ore duo entoki sapuk oleng naa enoshi rishata ee siasa nalotoki matejo ehomo orkitok enkop naaje neeku egira aitotie iltung'ana

Ore nai entoki nalotoki nanu indamunot enaa en'duata naa nadolita ena pisha naa nchere eji kitodolu naa ena pisha natejo naa naitodolu naa ee government olosho le Kenya ashu erikore olosho le Kenya naa ninche eitodolu duo tene wueji aa nchere tenijo naa nai aing'ur na kejo duo aaku kitodolu imbaa pooki naasita enarikore olosho le Kenya ashu anaa government olosho le Kenya nchere kitodolu naa mbaa pookin naasita in'dim naai atayiolo mbaa pooki nagira naa aasa tolosho le Kenya naa kainyoo eidipa aatas ena serkali e Kenya, kainyoo aah kaa retoto eidipa aayaki iltung'ana lenye, kaa retoto eidipa aayaki ilairemok ntokiting naijo nena, kaa siai etaasakita olosho kaa kibelekenyata eyautwa ninche enaa neiteru aajing' ena County government ena Kenya government mmmh kalotoki siinai kakwa maendeleo eidipa aayaki olosho, kaa kibelekenyata ng'ejuk nayewuo enaa niteru ninche aarikisho ntokiting naijo nena ninche nanu aidim atejo kaalotoki

Tenijo naaji aing'or enaa enduata nadolita nanu ena mbaa nadolita nanu tene openy naa tenijo aing'or ore kulo tung'ana pookira are naa keeta biashara naaje naasita ena duo enduata nanu nadolita kadolita ena etai oshii taata kula tai looji d_light ashu etae kulo tai oji solar_panda neetae kulikae kulo ake yie duo akeyio tokitin e m_kopa naa edim oltung'ani atalaa polepole naa ore sii tening'or ena biashara naa keetae duo ena biashara naa teninyiangu ele taa naa elakilak polepole naa ketaa radio nitoki ataa oltaa neeku entoki etipat amu enig embaa naagira asaa tolosho nintoki sii aas esiai elengilangisho ore sii aitoki kitoki sii aas entoki naijio kichargi ee simui ntokitin naijio Nena neeku ore naaji entoki naidim ataa kalimu nanu entoki naagira asaa naa biashara edim ataa kegira ainyiang'u ashu egira amiraki neeku ketiakaki enkop naa todua amu tenijo aing'or naa solar eibungita ena mama natii enaloo nibungita enkae oltaa ele taa sikitoi nibungita sii carrier bag tede nibungita enkae tene Ina box oshi natii eloo taa neeku ena naaji nanu aidim ataa kaidim atolimu nagira asaa

Ore naa naaji entoki naidim ataa kalotoki edamunot tenadol ena pisha naa njere naa tele Osho lee Kenya naa keetae irkituak oitasheki naaji kila naaji orkitok naitasheki ewueji neje matejo naaji kila orkitok keetae naaji irkituak oitasheki wuejitin kumok oleng aa njere keetae irkituak oitasheki wuejitin naaji kumok enaa keetae orkitok lormanyara neetae orkitok oitasheki enewueji e sukuul enkisuma ntokitin naijio Nena neeku kaidim naaji nanu atejo ena enduata ai nadolita ashu mbaa naidim ataa kalimu naidim ataa kalotoki edamunot kaidim atejo obo lenye ele aa keeta naa enitasheki ele neeku keeta orkilikuai ogira alimu eyimu ninye enaa ewueji nitasheki enaa naaji matejo eitasheki keeta naaji ewueji naa kitasheki neeku enaa naaji edim ataasa kegira alimu matejo naaji mbaa naipirta ene wueji nitasheki ashu etaa nyamalitin naagira ayimaa ashua mbaa sidain nkibelekenyata ng'ejuk naidim ataa kegira alimu naipirta ewueji nitasheki ntokitin naijio Nena ashu etaa naaji orkilikuai ogira aliki olosho lenkibelelkenyata ng'ejuk neeku ena toki naaji nanu naidim ataa kalotu edamunot tenadol ena

Ore naaji ntokitin naidim atolimu nadolita pookin tene naa tenijo duo aing'or ele tung'ani oibungita ena simu naa njere etae naa oshi taata ena app ee ecitizen naa ninye adolita tenewueji nadolita ologo lekenya tenewueji naa tenijo naijio aibung ore teniyieu elomon pookin oipirta sirkali arashu elomon eyimu esiai esirkali netaa ena toki naaji ecitizen ake ejing neeku kitodolu ore entoki nadolita tene naa kitodolu Ajo etejinga ena app eyimu tee simu enye ee ecitizen tiatua esimu enye ake neeku ena pee egira aibung aa njere etijing'a neeku ore kulo kigerot oitodolu tenewueji neeku ninche ake kulo otii atua enasimu enye neeku kibung'ita njere etaa teniyieu nitum elomon pookin lee sirkali netaa mee mee lasima pee elo mbaka edio wueji etaa ejing ake esimu ino nitum elomon pookin oihusu naaji esiai ee sirkali ashu naaji mbaa pookin ashua Kuna services naipirta sirkali alnaishooyo sirkali netaa etum ake eyimu ena app naaji Ecitizen netaa etum pooki toki pookin eyimu enewueji ntokitin pookin esirkali netaa etum eyimu ena toki

Ore taa nanu manyor ena pii amu tenaing'or nanu ena enduata ai manyor nanu pii amu meeta oltung'ani onyor keeta neeku nemeeta oltung'ani onguar embae naijio ena tenedol ake tee nkongu enye amu mesidai tenijo naaji tee nkitanyayukoto naaji ele tung'ani ojuag entoki Nastase too losho pookin tenijo naaji aing'or iltung'ana enaa tenijoo duo aing'or eitamio pooki ngae ore eitamio pooki ngae edol Ajo mbae nemenyor pooki ngae ena neeku kaidim naaji naanu atejo manyor ore sababu pee manyor ena mmee pooki ngae onguar ena toki naaji keeya amu emaniki najii elo oltung'ani litaa oltung'ani letipat lino ashu oltung'ani likitareto nijo naaji adumunye enkolog nabo nejia mekure etiu naa edol Ajo eladuo ntokitin keeku etala entoki sapuk oleng neeku kaidim naaji nanu atejo manyor ena pisha tenadol tene ashu ena naaji sababu pee manyor ena toki amu tenijo naa aing'or tene naa kenapitai ele toki laijio oljeneza tene kake ntokitin Nena naa maidim naaji nanu ataa kanyor neeku ena sababu nanu paa mayor

Ore naa oshi entoki nadamu nanu tenewueji ashu naaku kadamu ena tenadol ena pisha naa njere eketae oshi enkolog kadamu duo oshi Kuna olongi tenias enkera entemata olosho lee Kenya naa kadamu ena olong enkolog naitangasai amu kitodolu njere ena naa enkolog kitolu naa ena pisha Ajo Nena matokeo oo nkera Kuna ashua Nena matokeo natasaka duo Nkera ashua njere enatoki duo aidim atejo ena toki aitadamu ena siai aa njere ore tenadol ena nadamu Nena olongi naaji etaa ekias entemata etaa kiasi entemata taata elimuni naa ore naa peji taata elimuni naa kitodolu njere Ajo kirut naa Nkera kumok oleng naa nirut enkulie ketii doi enkilie naa kejo aituraa enkishui enye tenkaraki ena toki ntokitin naijio Nena neeku eji ena toki nanu aitadamu ena toki tenadol gene amu tenadol ele beliot orkitok naa oitasheki ena siai neeku enatoki duo nanu aidim ataa kadamu tenadol ena pisha

Ore naa naji nanu enaiko pee alimu ena naa njere tenijo naa aing'or orkitok ele kitore enkop neboitare irkulie kituak lenyena aa orkiti lenye adolita tine nadolita emukubua ee interior soipan ena nadolita Ajo keetae orkilikuai oje ogirai aitabaiki amu tenijo duo aing'or naa keeta entoki naingorita Tena toki najii laptop ashu kompita naa njere tenijo aing'or naa enkopis naje etikii amu adolita ena ewoshitoi nkamerani ewoshitoi mpishai aa kitodolu njere keeta entoki etipat naasita tene ashu keeta entoki nagira alotu aitodolu nagira asaa neeku ena toki duo adolita nanu Tena kipirta ena pisha tenewueji enatoki naaji aidim ataa kalimu eyimu ena pisha nadolita tenewueji ore doi sii entoki etipat tenewueji naa njere melotu ake duo orkitok ake nekwetiki ewuejitin naijio Nene naijio naaji mee netipat neeku kitodolu Ajo ore naa entonata natonita tene naa entoki etipat engoritae tene aa njere kidim naaji ayeu ewueji naa ketaa entoki nalotu abol netaa entoki nalotu aing'or Ajo kainyio ena masita kulo tung'ana etipat naidim atareto olosho ena toki naaji adolita aidim ataa kalimu

Ee ore naa nai entoki naidim nai nanu ataa kaalotoki indamunot tenadol tenadol ena ena aaji sapuk oleng' ashu ena aji naado oleng' naa inchere ee kitodolu naa ajo iloshi kulo kereneg'eti sapukin etii etii kuna kuna ajijik amu miton duo too kuna too kuna taoni aang' ake e kawaida, kake kulo kereng'eti sapukin etii aa inchere kuna kuna taoni sapukin etii. Nitodolu inchere ashu naidim nai ataa kaalotoki indamunot enoshi kata nai iyeu intokitin naing'ua akeyie nai kuna kuapi e boo ashu aa intokitin akeyie nai e maana nemetumitumi naa nai tekunen naa te kune wueitin naa nai iindim ainoto, neeku intokitin naijo nena nai naidim ataa kaalotoki indamunot tenadol ena ena toki. Ore ai toki kaidim sii nai ataa kaalotoki indamunot ee ee enkibelekenyata nkejuk ashu aa intokitin pookin akeyie ng'ejuko naa naidim nai ayau dupoto olosho aa ene wueji naa nai indim ainotie ntokitin naijo nena. Kaidim sii nai anotoki enoshi kata nai iyiu nai nilo oltung'ani apik matejo nai iyeu nintobir iropiani oltung'ani, matejo iyeu nai nishet i nibol biashara ino naimu ene wueji ne, iindim taa nai atabolo tene amu ore piibol tene nee ewuei neng'uar poking'ai peejing'u ajo nyoo nagira aasa tene wueji. Neeku ene tipat ina toki naidim nai nanu ataa kaalotoki indamunot amu ore paajo adamu oleng' naa inatoki duo iindim ataa adamu nanu neeku..

Ore naaji nanu entoki naidim alotoki edamunot tenadol ena pisha naa njere tenijo naa aing'or ore entoki pookin naasi sirkali na lasima oshi pee epiki entoki naitodulu Ajo ore ena aji netesheta oltung'ani oje ashu etesheta orkitok oje oyimu sirkali ashu etesheta sirkali enaaji eikunaki nejia neeku enatoki naaji naidim ataa kalotoki nanu ndamunot Tenadol naa ena pisha kake tenijo duo aing'or ena pisha naa njere eikitodolu duo eboloto enkaji naaji tenijo aing'or emaniki aa orkitok lolotu abol darasani eji ore najii entoki yare naaji naidim ataa kalotu edamunot naa njere enoshi kataa elotu osiasai oje ashu orkitok abol darasani neeku naaji ore egira alotu abol naaduo darasani naa njere lasima peetai entoki kepiki duo Kuna benderani Kenya ena eniasita ele kitok tene naa njere ore pee ewuangie ena ashu pee edug naa etabolo naa enkaji ashu etabolo Nkera ashu naa kepiki ena kiti toki natii aa njere pee eitodolu Ajo etesheta orkitok ashu eibungate orkitok ashua eteshita sirkali neeku enatoki naaji aidim ataa kalimu

Ore duo nanu entoki nalotu edamunot tenadol ena pisha naa enoshi kata eyatata entumo naaji ntokitin kumok naaji eyatata entumo matejo eyasisho tee nkampuni naje neeku eyatata entumo eyasisho too nkampunini neoshi ntumoritin naijio Kuna neeku ena toki naaji aitadamu empisha naaji ena enduata nadolita naa enetipat duo teniyieu entumo neeku naa oltung'ani ninitiriga anig anajoito ashu epik nkiyia enaalo ashu ewulie nkiyia enaalo nagirai alimunye olomoni pidim naa atoningo mbaa pookin nagirai alimu ore sii tenidol ena pisha naa kitodolu njere kegira kulo tung'ana etii enatumo negira naa aininig enajoitoi ekaitadamu ena toki erishata oshi naatai ntumoritin amu meeta sii eninko pee mininig enaa enajoitoi naitadamu sii enoshi kataa etae ntumoritin ee sukuul noo irbarnot ntokitin naijio Nena neeku Nena tokitin naaji nanu aidim ataa kaitadamu

Kitobirari pii ena siai temurua ang ena enduata nadolita ashu ena mbaa nanu dolita oshi tidialo ang naa njere ore naa ena siai na kisapuk tidialo ang amu tenijo aing'or tenemetii naa Kuna opisini kake melauni naa nkopisini enaa eno orgavanai ashu eno matejo naaji akeyie enkopis orkituak amu tenijo aing'or enkopis kitok amu tenijo naa aing'or ena enatieu ena enewueji naa kitodolu Ajo enkopis kitok ena naa keeta entoki naje nagira kulo lewa ayimaki neeku ore naaji kaidim atejo ore temurua ang aa emurua ejio naaji Narok naa edim naaji atejo ore mbaa naijio Kuna tewueji nijio enkopis orgavanai edimie ataa ketumikie mbaa naijio Kuna aa njere kidim naaji ataa ketumi mbaa naijio Kuna tiatua naaji elo kerenket ashu tiatua naaji Narok etaa orgavanai elomon naaji opuonu aduare ninye aduare naaji elo kitok ashu etaa naaji elotu orkitok laijio opresident eleotu aduare ninche kake ore metii meetae naa ewueji netumieki nkopisini naijio Kuna neeku enatoki naaji nanu aidim ataa kalimu naa

Ore naa najii entoki nadamu nanu naa njere ore duo apa telede kitok apa oitasheki enkop aa president uhuru ninye ala oiterua asihoru Kuna tokitin naisumare enkera kuna tablet naisumare enkera nitodolu naa jao eishorua Kuna mashinini pee eiteng'eni irmalimuni Kuna kera kutiti e sukuul aa ninye apa entoki nayawua ninye duo apa eishorua ninye neeku ore entoki naitadamu naa enarishata apa naishorua amu ore apa enakata enarishata netejo kunatokitin eisumare Nkera kutiti najo naa ingor ena enkinelekenyata sahi mekure ana ena esujitae etaa enkae ng'ejuk neeku enarishata nanu aitadamu enasiai amu tenijo aing'or ele malimuni ore sii aitoki ekaitadamu enkata ekorona amu ore apa ena rishata ekorona naa kishopi mask meeta oltung'ani limishop mask naa njere pidip afya eno nirip sii keon pee nikidim naaji Kuna moyiaritin kumok aibung'a neeku enatoki naaji nanu aidim ataa kadamu tenadol ena toki nagira asaa tene enatoki naaji aitadamu ena toki